Eng' komosta nabunu nebo Uasin Gishu anan ko keses komitei ole kebire beek ole chang' kot mising mitei silangoshek chekikechop chebire beek biik mitei noto nebo keses nikichobei chumbek anan serikalit nekibo kiplelakinik nito kobire beek lagokab university nebo moi ak lagok kora chebo sekondarishek chemitei oloto ak biik kora chebo kokwet kobendi sikobir beek eng' yoto mitei kora nebo kerita nekochobei serikalit oin nganda kora kikichopchi kasishek alak koimuch ibir beek inyendet eng' silanganoto tukcheimokchinigei sibir beek eng' silangoshechuto oeng' imeche chito neinetin kotkotomo inoe ibir beek anan ngotkotomo ibire beek inyendet kora imokchinigei ngoroichoto kibire beek ngoroichoto chemengech chetoretin itebe barak nebo beek akongotkomengen ibir beek kora imokchinigei toirit anan ko mpiret neyoin itebe barak nebo beek mitei kora korotwek chekekuree swimming pool chikokechop eng' hotelishek chemitei komosta nabunu chuto ko beek chetililen chekikiker che kasing'wai kitcho kokebir beek kinyorchini hotelishek cheechen choto chechomei nyokotebe kiprutoinik chebunu emotinwek chechang'ana ko choto chebo emet nito anyun ko kikotoret biik kobire beek akonetgei kobire beek eng' komosta nabunu anendet

Mionwokik chebo tuga chekoromen ako chenoyotin eng' kokwet nabunu anendet ko cheuchu awendi amwoe miondo netai konotok bo maikutik ni ko miondo nepcheitoigei yekatuiyo teta nekikonam myonitok ak netomkonam teta nekanam maikutik koborbori itikchik inendet akosoitoi meninek teta nekanam maikutik komuch kome eng' kasarta nenwach ngomakinya siketer myonitok kerutei tuga eng' kerichek chetere mionito mapcheitagei mising' ako ngekasak kole kakwendat miyonitok kocherat matiyat tuga kobendat sikoib ugonjwa nito miondo nebo oeng' nenayat ko noto nebo kerbeshet ni ko miondo nenomei teta yekasus kerbeshet netindoi sumu kerbeshani kenyorchin satchet mising' ako teta nekakonam kerbeshet anan miondoab kerbeshet kosikoni ng'etetyat neyamat inendet akobabari itikchik akoruwarui inendet akotilei chego mionito kobarei teta eng' kasarta nenwach miondo nebo somok nenayat mising' ko noto bo kurasta ngonam teta kobarei amatar betut agenge ako nito ko miondo nekorom eng' tugul asiketer mionito ko keboishe kerichek choto bo kipsomaninik akerib tuguk matkobendat eng' ole mitei tuga chebo biik alak

kou yekingen tuul kainet njeri kokainetab bik choton menye menye tulwet anan karipu tulwetab emetab kenya chenootin mising ko kokoek bichuto kochome koyoe mungaret notok kioldo tuguk en yetonen garishek en taonishek ak kora kochome koyoe kazit notok kimutoti kiprutoinik nenaat kokazitab matato kitneopwotyini neta konekipkekurtoen letononen garishek en county nepo homabay kainet njeri koimuch kokimiten chemungoroindet nekinaat missing kou njeri yekin keteche yotok tononen garishek ako kikurtoen inendet kimasotok anan kikurtoen inendet yotok tononen garishek nepo oeng neobwotyinin kole amunee sikekurtoen koimuch garishek chengeten yundo mising kochame kopendi imasatok bok kap kokoo ole miten biik chekekuren njeri nepo oeng koimuch kokimiten garit nekikuren njeri anan kimiten garitab chito nekikuren njeri nekiyoe kazitab matato ako notok kokiib kekurtoen yotok telelen garishek choton kainet njeri nepo let ko yotok kuo yekingen tugul homabay ko olependi kiprutoinik ip kokere nyanchet notok bo victoria koimuch ko ki kiprutoinik chechang chekitelelien yotok kokibunu imasatok bo kapkokoo ak kikuren chechang njeri koip kekurtoen yotok njeri

China square ko kot neo nebo mung'aret nemitei komosta nebo Lang'ata eng' kanasetab Nairobi nayat koyoto kooldoi tukuk chechang' eng' beit nemi ng'ony alak eng' tukuk chekioldoi eng' yundo ko chu awendi amwoe netai ko tukuk chekiomei cheu makatinik chego ak ingwek tugul inyorchini yundok eng' beit nemi ng'ony nebo oeng' tukuk chekioldoi eng' yundo ko tukuk chekiboishe eng' korikchok cheu kecherok chekitebe kitandok matiresishek chekishebei ak kikombok chekiomishe ak sanishek kora tukuk chekioldoi eng' yundo kioldoi ngoroik mitei ngoroik chekororonen kot koyoto ak kioldoi kosubgei ak le imaktoi chito alak kora eng' tukuk chekioldoi eng' yundo ko tukuk chebo lelesta mitei mwanik chebo chepyosok mitei ngoroik chechomei murenik ako mitei kora tukuk alake chechomei lakok chekioldoi eng' yundo, yundo kora inyorchini tukuk chechomei kiprutoinik chebunu emotinwekab sang' mitei tukuk chechomei kokerei kiprutoinik chekioldoi eng' yundo tukuk chuto tugul inyorchini yundok bo china square

Beyond Zero ko tetutiet ne kikitoi sikoger kole kamengis chepyosok ak lagok eng kororonindap borto nemi barak mising. Kou ye kingen tugul ko chepyosok ak lagok ko biik che kiketaban en bororiet atkai en tugul. Kikoker tetutioni kole kanyorchige kerichek lagok che miandos yon mache kerichek lagok che mengechen yon miandos icheget. Kigeip kerichek kobwa sipitalisiek chemi kokwatinwek ak chemi taonisiek sikoger kole kanegitit eng icheget yomiandos komatkonyalilso icheget kopendi oleloo kochenge kerichek akonito kikoter kebet sobetab lagok chemengech. Kora kikoakikishan kole katebe kot chepyosok cho monogotin en imbaret netilil. Ikochin icheget konyor chikilisiet nemi barak yon managotin anan yon moche koteben kot icheget. Kikechop sipitalisiek chetebe kot chepyosok keboisie tetutianitok. Tetutianito ni korok kokikoger kole kanyorchige amitwogik lagok che mite imaswek cho kigetaban anan kimaswek cheo bananda ak nyalilda eng emet tugul ak ematinwek alak chemi sang. Tututiani kokiakikishan kole kanyorchige lagok che mengechen somanet nemaktaat kokergeitu tugul eng emet, emetab Kenya ak ematinwek che mi sang.

Ui mising' keboishe ng'alekab sokat eng' somanet eng' kokwotinwek cho kosupgei ak amune chu awendi amwoe netai eng' kokwotinwek kotikomi ng'weny pcheitaetab kimnatetab sitimet ako tukuk chotok kiboishe eng' somanetab sokat ko choto ko kompyutainik ak simoinik ak tukuk alak komokchingei kimnatetab sitimet sikwai kasit icheget nitok anyun ko imuch koter somanet matkotestai nebo oeng' eng' kokwotinwek ko tikomi barak bananda ako uu yekingen tugul komputaini chu ak simoinik ak tukuk alak che mokchingei siko testai somanet ko kali icheget ako makoi imuuch koal biik chemiten kokwet amu matindoi chepkondok ichek cheitei kot kwal nebo somok eng' kokwotinwek kotikomi barak chorset muuch nyikechor tukchoto kakial anan chikakon serikali sikeboishe eng' somanetab sokat akokeng'emang'em simatkomuch kotestai somananoto nebo let kora eng' kokwotinwek kotikomi barak berberyet tikoyani biik ng'alek chekibo keny chekikisir kasarta ako nito ko imuch anyun komatoret ng'alekab somanet kosupgei ak metewekab biik chetikomi ng'weny eng' kokwotinwek

Mitei oratunwek chechang' che yae kiyagik ngomyanso kochuchuch kanyornoik che kocham kenyoru eng atkain kora. Kou nguni, teta nekocham kebae sikokon chego, ngomyan inendet magoi aget. Ako notok teta ne ma aget, manyoru tuguk borto che keboisie sikechop chego. Ko notok anyun tanyitok kamyan kotile chego kotutukinitu kosir chekocham kekee eng atakain kora. Nebo aeng kiyagiat ne kocham kebae sikokon panyek, ko ngomyan inendet ko magoi aget. Ako notok kwendi kosagiti inendet. Ako kiyagiat ne kasagit, kotindoi panyek che tutukin. Nitok kokonu asaret ne kosir ne kocham kenyoru betushek chotok kocham koba kila kabatindet. Kora ngomyan kiyagiat, koimuch kome inendet. Notok anyun kokochin hasaret kabatik. Ta amu kiyagik chu ko kikiale rabinik chepkondok ako kiyagik alak kebae sikealda eng mung'aret. Kora kiyagik che kamyanso konyolu kenyaa. Ako notok kokochin hasaret kabatindet amu boisie chepkondok tugul che kocham konyoru, koboisie kiyagiik chutok konyaa inendet. Notok kokochin hasaret inendet neoo missing. Ako kiyagiik che kamyanso kora, koimuch konam kiyagiik chun alak myondo. Ako notok koimuch komeyoo tugul akokochi hasaret kabatindet kosir ole kaibwotchin inendet

Chemung'arainik chechang' chebo bandek koboishe ratilishek chemachoto kosupgei ak amune chu awendi amwoe netai icheget chechang' komokchingei mokornandit chebo chokchinet kosir kasishek cheyie icheget kou nguni wendi olekikese bandek ipkoboishe ratilit nekikechichuch ile sikonyorchigei bandek chechang' ndapkoit ole kioldoe bandechu nyikoboishe ratilit nekikechichuch asikonyorchigei chepkondok chechang' noto anyun ko ngibir hesabuk chebo chokchinet igere Ile kakonyor faida ko nyul mara oeng' nebo oeng' ko rorunetab bandek ak marketable bandek chechang' eng' emet nito kwae icheget koboishe ratilit nekikechuchuch ile sikonyor biik chechang' bandek atcho matkobet icheget mung'areywai nebo somok ak nebo let ko ng'alekab aisurut cheyochei serikali chechang' icheget koyochei serikali aisurut neo kosir chepkondok chenyoru inendet ko konoto koyochei koboishe lembekta sikonyor chepkondok chelipani aisurut inendet ngokomaboishe notokonyoru kong'emak mung'areywai ako ng'lechuto togul kemuch kekirinda ye kaichuchuch serikali isurut akoboishe biik imanda eng' sobenywai eng' mung'areshekwaich cheyoi icheket nito komuch kuchuchuch ng'alechu kiboishe ratilit nekikechuchuch chemung'arainik

Mpesa ko muswoknatet nekikitau sikonyumnyum kasitab kayoktaet ak nemunetab chepkondok eng mungaret. Miten boisionik alage che tos yai iboisien mpesa. Che choton ko cheu ni awendi amwae. Mpesa koimuch iboisien koek lengut nekikonoren chepkondok. Imuch inde rapisiekuk chekenyoru mpesa ak iloken iboisie korokwek che kikure pin, yutok yu komanyoru chi chepkondokguk inyegen neinget olemite amami chi age ne nae agoi besiet ne keborchi inyendet. Kora komite ilekeibe lon anan olekesomen chepkondok chekararun. Ngab iwe kotimoche ilubanisie anan imoche ialisie ago kakorarun chepkondok, komite tuguk cheu fulisa ak KCB loan mpesa che toretin iip chepkondok situn iluban yekenyoru inyendet. Eng mpesa kora komi elekialen korokwek chekikuren airtime che kiboisien kebire simoit. Tuguchuton kenyorchin mpesa eng oret ne nyumnyum mising kot ak kotoretin ibir simoit. Mpesa ko kikotoret kasit ak kikoraisishan kasitab mungaret.